Ore ena naa orekie lotipika sirkali peetum iltunganak entoki nayieu te sirkali enye teleleki we esiokinoto. Ore imbaa naidim anoto iltunganak naa peomonu entoki naji passport enkadi einoto , tenebo sii wenkadi enkiama ,tenebo sii enkadi olderefani ashu aiput impala naipirta biashara enye naa kelaki iropiyiani ashu elaata oropiyiani eimu orekie lempesa tenebo onkulie baa kumok naipirta nkopisini.